Agombo neno ni kinde mabiro watiyo gi lum kaka yo mwanyalo kelogo mbolea e puodho, kendo kwatiyo gi lum kaka yo mwanyalo tiyogo mondo wapidhgo chambwa.

Lokruok mosebedo bang' kinde en ni chon makati ne iboyo gi kalatas to sani makati iboyo gi juala mamiyo obudho. Mar ariyo, chon ne makati biro madongo to kata kamano sani makati biro katindo kendo chon makati machon ne yom kendo ne nitie gi mo kendo kichamo niwinjo ka yom to sani ng'eny makati mabiro gin makati mayomyom matwa piyo kendo ma ok mo oromo. Kinde machon bech makati ne ni tin kendo ninyalo nyiew makati nyaka siling adek gi simon, to kata kamano e kindeni bech makati oseidho kendo oseng'awo nengo kendo iuso bei matek miwuoro.

Kaneno gini taneno ni en chapat, kendo en chapat moted malong'o. Gimabiro e paro kaneno gini en ni kinde mang'eny chapat itedo ka nitie nyasi kendo kanitiere nyasi mar luoro ma ji oluoro kendo gima biro e paro mar ariyo en ni chapat en chiemo mosebedo kaka chiemo moyangi kaka chiemb welo, kendo kitede to nyiso ni welo nie dala. Gimanyalo nyalo duogo e paro kendo ni nyadimang'eny ne waneno mana ka chapat e ndalo machon kaninyalo mana tedi e kinde mag sikuku to kata kamano, kindeni to koro inyalo tedo kaka sa asaya. Mae nyiso mana kaka sani mok ngano osebedo machiegni, kendo inyalo chopo kumoro amora. Gimogik maneno kaneno chapat taparo kaka piny osedongore ma ji oseaye ngima machon ma ne kinde ka kinde ji nyaka ted mna kuon kendo kindeni dhano koro olokore kendo gichako tiyo gi chiemo manyasani, kaka ngano mitedogo chapat kendo en gimamiyo ji bende loko ohala mang'eny ka ji mang'eny bedo piny kendo tede kendo giyudo ka ji nyieo kendo giyudo thuolo magibende gilosogo gikgi.

Ma en gweno, kendo e tet mar gweno itiyo gi gik mopopgore opopgore kendo mano luwore gi kit tet midwatede kodo. Ka idwa tede ateda, to gigo mabiro dwarore gin kaka nyanya, kitungu, mo, dania, chumbi kendo ikenge maber tichielo kendi ikete e pi tichwake. Kinde bende kinyalo tede idwaro wang'e to gigo mabirodwarore gin gik matin, nikech kitede kaka awang'a tidwaro mana mo kende, tinyume e mo kendo ichwake e mo nyaka ochiegi. Yo machielo minyalo losgo gweno en ni inyalo bule e wi mach kendo ikawe tilunye, kiselunye tiluoke maber aeto ikete e wi mach to kendo mach kende maonge gimoro amora mimede obulore kendo otholore maber kendo maler ma ji nyalo chamo koero.

Mae en nas kendo nas ma oto, kaka nitiyo kode kata kaka pod itiyo kode en ni kae ibare tinyalo golo nyaie to kigilo nyaiye maracharno to hiye maracharno en chiemo ma nga'to nyalo chamo kendo en gi mo maber kendo ji ohere, gimara riyo mi iyudo kuome en ni inyalo golo pi mayudore e diere, pino ka igolo to ichoko kendo inyalo tiyogodo kuom loso chiemo ma opogore opogore kaka alot kendo kata tedo ringo' kendo ringo' medo mamit, ko kaa opogore gi mano ka nas pokochopo motegno, inyalo ti kode ki bare kendo igolo pige kendo pigeno itiyo godo kiluongo ni madafu kaji matho kaka math mar nyasi, machielo bende en ni inyalo kawo pigeno to iketo ti ithingo' kendo kithingo' to othingo're kendo olokore kongo', kendo kongo'no bedo kongo' mameroji maber kendo ma ji ohero, kongo'no iluongo gi tho kumabor ni mnazi en kongo mathoro meroji chon yudore mana e yo ka tho wath cumbi ema ji thoro tiyo kode

Mae en chips ma oted ka oti gi gwache kata waru konyum e mo weche mange'ny ma osebet e chips en ni osebedo chiemo manyasi kendo ma nga'to nyalo yudo ka nyalo chamo ka okoikori mar chiemo tinyalo wuok to kichopo e bath apaya to kigoyo break to inya yawo to ichamo, kendo inyalo yudo ka iyudo thuolo mar chiemo e yo mapiyo gi thok machielo iluongo' ni first food, wach marariyo en chiemo mathoro bedo e rawere kendo jogo mopon kendo en chiemo ma jomadongo' nge'nyne oktigo, rowere ma pod pon kata jogo ma iluongo ni joma pod nie school thoro tiyo kode ahinya kendo bedo ni gichiemo mar nyasi, marariyo bende en ni nengo' mar chips osebedo ka itho kinde ka kinde kaluwore gi itho nengo mar ngwache kata waru mitiyogodo kuom tede kendo bende luwore gi wach mar itho nengo' eweche mag mothi mitiyogodo e chiemo to kata kamaoo to kaka beche medo medore to jok matiyokode medo thoro bedo mangeny kendo ohande medo thi mbele ahinya

Mae en nyoyo. Kendo nyoyo en chiemo manyasi. Nyoyo en chiemo mithoro tigo kuom jogo matiyo tije matek kendo jogo matiyo tije mibudhe aming'a. Ber mare kwaka itiyo kode kinde ka kinde, en kiwuok idhi tiyo tich matek, to inyalo mwode gokinyi tobedo komako iyi kendiyieng' kata bed ni itiyo tich matek to kech ok iyud ka koro kayi mapiyo. Yo machielo mitiye kode bende en ni ochiemo mayot ting'o, kendo ka idhi mabor to idwa ni mondo iting' chiemo ma inyalo chamo e kinde machielo, to ober kendo oyot ting'o, kendo ok okethre piyo. Mogik kendo nyoyo en chiemo ma osebedo kaka ohala mang'eny ne jogo mang'eny modak e bombe maok nya yudo kinde mar lose ka luwore ni odwaro seche mang'eny, kendo odwaro bende yien mang'eny mondo olose. Omiyo jokma loko ohande, thoro yudo pesa nikech girito kendo giyudo ka ji mang'eny gombo nyiewe ma ok nyal yudo thuolo mar lose kaluwore gi dak magidak e boma. Mamonogi yudo gik milosego.

Mae en olemo mar mapera. Mapera inyalo chamo e yo mopogore. To yo mayot mokuongo en ni inyalo kawe. Kisekawe tiluoke. Kiseluoke tipoke kendo ichamo nyaiye makwarno kiriwe kendo gi kothene duto bende ichamo kisepoke maber. Yo mar ariyo bende nitie oganda maok ohero nyaiye. kendo ok gidwa chamo nyaiye to githoro kende chamo nyatokeno. Koro kisekawe miluoke, tipoko tokeno. Kisepoko tokeno to pokeno ema iketo e san timwodo mos nikech oting'o sukari matin kendo omit sama imwode. Mar adek bende inyalo kawe kiselwoke, ting'ade matindo tindo. Ka isekete matindo tindo, to ikete igima ilwongo ni blender. Blender biro kawe torege matindo maloke kaka juice aeto ka iseloke kaka juice motimo pi, tiole piny kendo imadhe ka ng'at ma madho math.

Mae en donuts kendo gimabiro e pacha ka aneno ginie keto weche mangeny, ka wach mokuongo' ni donuts itiyo godo e yor metho gokinyi, kai iseloso chai to en gima yot nyiewo gokinyi kendo ikelo kendo itiyogodo kuom math gokinyi. Marariyo bende en gino ma ji mange'ny osetiyogodo ka loko godo ohala, kendo jomathoth loke kagitede mangeny aeto giuse ne ji kendo ne jodukni bende, machielo bende en chiemo ma nyithindo ma pod rowere ma pon ohero kendo ka gin gi pesa matin to onyalo rawe e duka monyiewe kendo ma ocham bende, maradek kendo en gima nyithindo ohero tingo' kinde ka thie school kikech onyalo butho kendo ndalo mange'ny kapok okethore kata ndalo ang'wen koro inyalo kane ti kane kendo inyalo chame koa koso odiochienge ma moko mano e ma omiyo nyithindo ohere mano ema omiyo nyithindo ohere kendo nyithindo tiyokode mange'ny kaka chiembgi.

Ma en mawembe kendo weche masewinjo kotimore kuom mawembe en ni kinde machon, mawembe ne en gino ma ti atiya kende, kendo noti atiya e thim to joma nedwa chame ne dhi dware mana e thim. Ok en gino ma ne ji nyalo yudo kaka pidho to sani osebedo gimipidho kendo mipuro kendo mitiyogodo kaka gir yudo pesa e pinje maboyo kaka Ukambani ji oloso puothe madongo magipure mawembe, kendo mawembe go igolo, kendo ikayogi kendo iketogi e geche. Ka oseketgi e geche to geche go biro kodgi kiuosogi e chirni. Machielo bende en ni ji osewuok e pur mar mawembe machon kata ma nyaluo kendo kindeni koro ji odonjo e pur mar mawembe manyasani e pidho miluongo ni grafted. Wach machielo en ni, mawembe manyasani ochalo gima otang' pichane kani nigi kodhi matin to ring'o bende ng'eny kuome. Rach en mana ni kotheno wachore ni en kopidhe ...

Ma en ring'o ma otedi kod ring'o ma owang'. Mondo kikmi okethre, nyaka tede ma ochieg maber, kendo mano mone kethore. Machielo bende en ni, ka isetede tinyalo kawe tisoyo e i frij kendo kisesoye e frij tobudho abudha ka ok okethore kendo ka onge gino ma odonjo kuome manyalo miyo okethre. Machielo bende inyalo kawe tinyume i dak, kisenyume e i dak timwono dho dak. Kisemwono dho dak mitweyo maber kendo irido gowuoyo maonge gimoro manyalo donje, titing'e iketo dagno kumokwe mang'ich. Ring'o bro budho e iye, kendo gimoro amora ok nyal yudo mondo odonjye mondo okethe nikech dho dak olor matek kendo kata paka kata lee madonjo kendo madho chiemo ok nyal donjo ma kendo kosekete kama ber mong'awe maonge gimoro amora manyalo chopo bute kendo koro mondo okethe.